Ore teniasishore ormukokoteni anapie enkare, naa kisaidia amu idim atanapa enkare sapuk arashu enkare naa kidim aisaidia tenkata nabo, migira aigilgil enkare. Kake ore enapata ojiriket tonkaik, naa keeku oltung'ani nkaik nitanaurisho, neya si erishata amu iyau ake obo nintoki ashuko ayau likae.

Ore ilomon leng'eno laidim atoliki oltung'ani oloito iroruat enkibelekenyata naa pee enyok ake asuj nena barakiot nena naagira aimaa pee elo naa aibelekeny enkishui enye tenkaraki naa ee entoki etipat enaa tenibelekenya oltung'ani aing'uaa nkoitoi torrok ning'amu taa taata orkuak sidai laa kiidim aishoo maisha sidai e taisere, neeku pee enyok ake oltung'ani aibung' nesuj duo nena oitoi pookin amu ina naa eyieuni.

Ore ngolikinot naimaa nkera tenkoitoi eenternet egira aingoru enkisuma naa kumok amuu aingas ninye aaku ore internet naa keeta garama amu lasima pinyangu entoki naji bundles naa nche ntumia pijie internet ajingie enadarasa nagira ormwalimui aisumishore naa tenimiata naade ropiyiani basi neeku naa kimin inadarasa neeku itu itum inakisuma ina olong nitoki sii aku ore toowuejitin torono network naa kelaikino oltungani aikonekta internet nilaikino atijinga darasa ninepu ajo etaa naa itu itumoki atijing neeku italaa inakisuma nejia ake.